Ore enedukuya, kang'asa ajoki oltung'ani lonarikino nayaki, njere, taon ataaniki. Kore pebau taon nataaniki, naliki ajoki, atii ewueji neje. Aimaki sukuul, ashu kanisa, ashu ewueji akeyie nepuo, neyioloi, nataaniki. Najoki ore ake piibau ine, nikiwoshoki esimu.

Akang'asa ake ore paitayu ele ng'anayioi tolchani, naituku. Aisujaa enterit ashu oloiterio, elelek etaporoitie inkukuuni, tolchani, ore paidip aisuja, naonyu. Melasima padung' tenkalem, kaidim ake atoonyu toolala lainei, naanyal, naijoo.

Ore enedukuya, kanyor nanu enkiremore. Ore hoo duo nemesapuk enkiremore tenkop naing'ua nanu, kake ekanyor. Kesidai enkiremore amu, mitokini alau endaa tormarei, ataa teneuni irpaek ashu mpoosho, ashu nkwashen, naa kenyai tiang'. Ore tenemenyai, ore enalekunye, nemiri. Netumoki ainyang'u intokiting nainosieki endaa.

Eeeta ake kila oltung'ani enkiti seemu ashu erishata olchamba lenye nairem neun entoki nayeu, idim airemo tene mesapuk nirem too nkaek enyenak ata aitumia enchembe naa tenee wuei sapuk elelel epik kuna ma kuna mashinini nairem ilchambai enaa oltarakita neun entoki nayeu ataa irmatunda, mm irpaek, impoosho, nkwashen endaa ake yie pookin naidim naidimi ainosa neun openy.

Ore entoki nadolta nanu, naa impuka, natuunoki tolchamba. Ataa mpuka empukunoto e spinach. Nauno nataa doi kera tayari pitayuni aanya. Etabawua erishata nakesuni, amu mekure, mekure akutitik adolta ajo idipa aoto.

Adolta nanu ajo fertiliser naunishoreki ena, ataa enauni, enaunieki idaiki tolchambai, ashu enapiki endaa naidipaki atuun. Ore hoo duo nee itu nanu atumoki aitumia amu etu nanu aremisho, ashu maata olchamba laremito, kake adolta ajo fertiliser ena, napiki olchamba, enoshi kata, ketii olopiki enoshi kata ah igira aiteru aunisho, ninteraki enkop eton itu nteru aunisho. Netii olopiki idipaki atipik endaa atua enkop.

Nadamu eunore ormushele amu iji oshi ikuni teneuni ormushele. Euni oshi ormushele tewueji nirrabala, netii nirrag enkare. Ashu ewoi netasha, nirrag enkare tenkong'ata, tewueji dapash, nemetii isoitok, nemetii irkeek, kake enkong'ata.